Temik chebo gaa koborchinge kole kogimit market ana olyet nebo tugukwak sikomuch kosindan temik choton chebo timin. Oret nebortoke ko korom ngamun ii temik ab timin ak ichek koborchinge koker kole kasindan anan kobelis en ndonyo. Ko temik choton chebo ga ko ak ichek koborchingei kole kochher minutik anan rurutik chechang asikomuch kokirinda anan kosindan temik chbeo timin. En oranitok kotese uchumi nebo emet kwo barak ak kotesak tuguk chemiten emet ak kochobok tuguk cheu barabarosiek, sipatilisiek, sugulishek, ak tuguk alak che toreti sobet ab kimugulmet atkan tugul.

Kaimutik chebune temik che oldo tukukwak koba emet ab sang en waletab rabinik nema terkatayat anan ko dollait. Agenge en komutik chebune temik chon chekomoe ak konyikoalda rabinik tuten angamun kobosokbeit ab dollait. So walet abge nebo dollait, ngab imuch kotesak anan kobosok, koime temik ngab imuch niton amunee

Kaimuyik chenyoru temik anan kaimuyik chebune temik cheyaldoi tuguk chwak en ematunwek ab anan ematunwek ab bitanin en walet ab gei Nebo rabinik nematerektayat neimuche kotesak anan kobosak agenge en kaimuyik neimuche kubun temindet ko imuch kwal tuguk chik komiten Barak walet ab rabinik akomiten Barak rabinik akonyo kwalda kokakonyo niton koibchin Asaram icheket so walet ab gei Nebo rabinik koibu Asara tos nyalu koik steady amatkotesak anan kobosak koik konstant en kamasta agenge

Temik chemi enetab Kajiado anan county nebo Kajiado ko much kosulda tetutik ab temisiet en oret agenge ngab yoche temik choto koyoche koyai kong'et kobai kiyagik che chang noton kotese, ak koib uchumi kwo barak

Oret agenge nekimuch ekesir ge anan kerijistan ge en korik chekimuche kelipan en olyet nemi ng'weny ko kimuchi kigoito igoite chito kipandeng'ung, anan ko driving licence anan ko birth certificate anan ko nambeng'ung nebo simoit asimuch isirge en korik choton liponi anan igoitoi tuguk en olyet olyet nemit ng'wony. Agenge en korik choton komuch kobunchi serkalit. Oret neimuche isirke neboisie en emet noton bo Kenya. Oret age neimuche isirge ko imuche igoite title deed anan ko logbook nebo karing'ung asimuch iisirge en korik choto igoito tuguk en olyet nemi ng'wony.. Asikomuch kokonob chito nemi ng'weny anan ko hustler anan ko mkulia mdogo

Ole anamdai ngalalet yan akatii chorwet eng indonyo atebee aliet ab tuguk chemitei indonyoo akoboo teset ab tai neboo kasit eng indonyoo

Oret akenge ne pongondoi temik olietab tukuk cheu keswek ak katoldoleiwek en kasarta ne ungat alietab chemungarainik, oret akenge ko iyumekei temik ak komwochikei kole une beinotok ak koanchin beit akenge, ko ichek ak ichek chemungarainik ko kor koyoche koyan beitab temik, asikomuch kotestai biashara ak kwal tukuk chotok chebo chemungarainik, ngot komi barak beit kosome ichek kebosyi beit, ko ngot komi nguny beit ko imuch kwal en beit notok si machil temindet anan simanyorchikei hasara che chang, ko oret akenge ko ituiytoskei icheket ak koyonchin beit ne alen tukucho, beit akenge notok neboisie ak boisie eng kasarta ne koi ko tatun kora komwa kole tos tesak beit anan bosok.

Kiit akenge ne ngeme alyetab bandek anan beitab bandek en indonyo ko kobosok bandek ii en indonyo, nitok koyoe beitab bandek kotesak ngamun changaitu piik che mokchinkei bandechoto kosir bandek che komiten indonyo, kiit ake ne ngeme alyetab bandek ko, imuch kotesak bandek anan kochanga bandek nitok ii kobose beitab bandek ngamun mochongoitu piik che ale bandechoton, kiit ake ne ngeme alyetab bandek ii ko, competition eng tukuk alak anan cerials alak cheu mosongik anan ko beek, ing kochanga beek anan ko mosongik, kobosokse makchinetabkei ne kakimoche bandek ak nitok komuche kobos beit ngamun imuch anan ale piik che chang cerials ichotok ak kobakach bandek, nitok ko ngeme alyetab bandek en indonyo.

Aliet ab (maembe) eng indonyoo oleimuch kotwalda eng aliet nemii barak kotesak ibunet ab (maembe) kotesak komuch kobus beit amuu chang (maembe) oret neimuche kibos ko keib emet ab sang

Oret nemagat kisup en walet ab sirjinet ab imbaret kongeten olindet agenge ake ko kisup ngotutikchoton chebo emet atiba oret akenge ne kimuch kisup ko neyoche kosup temik tugul anan olik yon ole imbarenik kwak 8much kobit oret age en kewal sirjinet ab imbaret en olindet agenge agoi age tienge ngatutik ab emonotet

Boisiet neyoe kibagenge en terektaet ab oliet ab tukuk kab temisit ngette kipagengosiek choton koimporten anan koib tuguk ab temisiet kobun ematunwek kap sang anan kochob icheket tuguk kab temisiet choton chetoreti kosit ab temisiet niton kobose beit ab aliet ab tuguk kab temisiet sikomuch koyal temindet agetugul anan konyorjigee en beit nemiten ngwany asikotes minutik kwak anan arurutik kwak akomuche kocher amitwagik chechang kipangengeisiek chuton kora kodiskoseni anan ngololen beit ab tuguk ab temisiet ak komuch ko standardisen anan kobos beit noton bo tuguk asikomuch koaljigee temindet agetugul kongeten temindet nemingin agoi temindet neo

Awendiii tuget nikialee akot koo takomiee (warranty) komuch kekonoo akee anan ye kakikonoo (resit) awee kap (police) sikusub chorindet notok anan ke(truckan) sikokonoi simoit notok ana ko alwa akee